Kesipa Ajo ore nkoitoi naaji nikidim ositima naaji atareto naa noshi olongi naa enkolog arshua kakua oitoi kidim aitumia ele sitima Nena olongi naa edim naaji akuu metaa eyata enoshi sola naaji Kuna solai narrip enkangitite aa naidim naaji meeta kepiki ilntai Enkima dama metaa ore kewarie neripisho eladuo taai lino ementoki nabo nikindim atareto amu ore naa petii enkolog sapuk naa ekidim atipika ilntai Enkima ore naaji pipik enakata naa keeku kisapuk enkolog naa ketum sininje eladuo taai naidim aichaja eladuo taai nejieg Enkima input peemidol naa Ajo keeku kitareto ore aitoki ore too nkulie wuejitin nemeetae ositima too nkulie kwapie naa Kuna solai oshii taata etumia i ena d-light enaa sun_king edolita ntokitin naijio Nena nitokitin aitumia enaijio M_kopa neeku ore paa sapuk enkolog amu mmee naa ositima eitumia enkolog naidim aitumia oladuo oree paa sapuk enkolog ekidim ataereto amu ore pejig enaduo olong pipik shumata neer enkolog naa kindim naa enakata aiputa oladuo sitima lino Enkima nindim aitumia kewarie oo endim aichaja esimui oidim aputaoladuo betiti nidim aichajie simui nidim atorolie ang nilaglagishore entokitin naijio nena kindim atareto enaduo olong

Ekesipa taa ajo ekekumok inkoitoi nai niindima ataa intumiya nai noshi kata nai nimbelekeny eunoto ontokitin aainchere iyeu nai niun naijo intokitin naijo nai kuna ndaiki nai naijo irpaek ashu aa inkoshen, naaku ore pee iun enaduo indaiki naa wuejitin naira nai ewueji sidain amu ore naa piipik enaduo impolea inonok naa keidim nai inakata nintai kuna amu meitoki naa enkare aya nepoi dei ninye piipik eladuo ilshamba niidim nai atasha neton teine, neaku ore piun enaduo daa netiu ake enaa eitu naa eibelekenyi olchamba. Naaku entoki nabo ina ,eidim sii nai ataa ore iturr eladuo ilshamba lino nincho ake naa nanyaru pookin niwosh ake aa nincho ake metaa ketii nena nkujit naa nenyoo ,niturr ake etiuneja. Ore piun neja naa ketiu ake anaa itoponaiye nyoo, itoponika eladuo ilshamba enaduo nkibelekenyata eladuo nkulupo ashu itoponika engufu peaku ore piun neyou naa endaa naakonyi kenya aikash. Nidolita naa ajo enkoitoi nikindim nai atereto ore sii nai entoki naijo ilmasurin, ore piun nai naa iunie eladuo tulugumi ontokitin ashu olchala nai loontokitin, amu ore naa nai piipik olchala laijo ilo naa keidim nai atareto inakata amu keisho endaa meeikunanji, keisho nai, keilepunye nai endaa neisho enkufu metaa keidim aikoja, atopiro eladuo ilshamba naaku nena oitoi.

Ore naaji enkoitoi naidim atejo kidim aitoyio ee mpeku ornyanya naa keng'as aku ore enkoitoi edukuya naa tenemetii eramatata sidai amu ore taa naaji tenemkti eramatata sidai naa keng'as aku ore petoi eladuo Nganya amu metii naa eramata sidai ore enaduo eramatata sidai naa keng'as aimu entoki naijio olchani ore naadoi piyieu entoki sidai naa lasima ping'as aramat enaduo toki tonkoitoi pokin amu enakata etum anoto pokitoki naba ena teniyieu ore naaji entoki nang'as aki kitoi eramatare taa naaji entoki najii naijio nemetii enkare amu ore pee metii enkare naa ketoi naa olchamba arashu ketoi enaduo peku ore entoki ee yare kidim sii ataa ketoi enaduo peeku eimu enkolog matejo naaji arashu ankijiape amu ore naaji tenemetii enkare nimipshito oladuo Shani naa kepuonu naadoi emoyiaritin naijio nayawu enkijiape arashu nayau naaji orkurto naa kidim naa naaji aitoyio olchamba nidim aitoyioenaduo peeku ino netii neeku meeta naa oltung'ani onyiang'u enaduo peeku amu etoyio naa neeku Nena tokitin naaji aidim atejo kitoi embekuu

Ore naa oshi esulata orkeek naa keret olchani amu ore ninye mmee irmatunda arashu olchani ake duo leme ormatundai naaee kisaidai naaji tenisul amu ore pisul oladuo Shani nilep orepidip atusula olchani nilepashua edip naaji atasa enoshi matejo aborbor olchani pilep aitobiraki nitashe aitobiraki netum doi oloip sidai lidim atushurie kake ore naa ele loormatunda naa kesuli oshi peyie edim ailepa amu ore pidip ailepa edipa aitalama eng'usi naaji Kuna ng'uesi enkop naijio naaji naidim naaji meeta keenya oladuo matundai arashu ore enakata pisul naa kilep olchani neeku oree peeku etoishe naa mitoki naa Kuna ng'uesi enkop abaiki naijio elelo matunda lenyana ainosa ore sii aitoki naa ore naa penya oladuo Shani naa kidim aitasuro iltung'ana emoyiaritin sindio ore aitoki indim sii naaji ata esul oladuo Shani lino pee mitoki metaa ore naaji peshaa nemebaiki eladuo matunda ninyial enare amu ore naa pee ebaiki enkare neeku enyiala neeku entoki naaji ntokitin naijio Nena indim ataa esulie oladuo Shani lino peyie elep pemiti oladuo shani

Ore na nai esiai naibnaidim ataa keas kulo airemok pemitu enadaa enye na idim nai ataa pemoku kuna ngwesi indim nai nenya ndakini enye nakaidim ajo kekumok nkoitoi naidim kulo airemok ataretie ate amu kemgasa aaku ore peeta kulo airemok ntokitin naijo keeta eniko perip ilchambai lenye na eretoto nai edukuya na kepik nai erishata na ketii ngwesi naijo iyekenyi naijo nona na kidim atekejdo olchani meshukunye ake kidim nai aitamanaa oladuo shani amu emgwes naata engeno oltungani neaky kegol nai eniko ore nai enidim ataasa na pirip ake olchamba lino amu ata nye eniwosh oladuo shani mepuo ake neaku orw enitii neaku itaaniki peponu aya laduo nyannya na inatoki nai aidem atejo kidim arip nemoku.

Ore taa naaji nyamalitn naidimi ataa keeta too wuejitin naataenkare arashu neemtae enkare keng'as aku ore etae enaduo kitu are matejo naaji ake duo enyamali natumi iltung'ana omanya enaduo wueji naa ee keng'as naaji aaku ore enyamali eduya naa kejo naaji aku kiriki iltung'ana amu emaniki naaji tenijo ata enaduo are nitumo olchamba lino sapuk nijo aikoji miosho oladuo shamba lino etipika enaduo are nimitosho naa kegira nas aitolu njere kegira eyau enyamali amu kiaku naa keeta iltung'ana arashu keeku keeta naaji iltung'ana keoro enaduo are aa kiti metaa olemeyiu na emaniki eitu ewok olchamba lenye nidip pemidol naa Ajo keyau olarabal enakata teku meeta oltung'ani lemeyiru ore sii aitoki eketa sii enyamali amu maniki naaji eore naaji nijo ore kinjoki enaduo are etorooki taa naji nitobirari kake ore tenijo aloo apik anafuo wueji mitosha naa amu kikiti enaduo arenerku edol Ajo keeku enyamali sapuk amu meeta naa olairemoni lemeyieu arashu meeta oltung'ani lemeyieu amu ore naadoi enkare naa enkishui tee pooki wueji neeku edol naaji Ajo keeku enyamali amu metii naa enkare naitosha neeku kiriki naa iltung'ana

Kesipa taa ajo ore enkiremore nabikok. naa kidim naaji ataa keret naa naa naji iltunganak ashu aa keret naa olairemoni amu. ieim naa naji atas Ibooyo enyamali ashu idim aitadoi enyamali naai naa idim naaji ataa. ekijo naaji aitanyamal te siai enkurma ashu aa entumoto akeyie enkurma. neeku naa ore tenkiremore naai naidim ataa kebikoo naa ekeidim atarero amu ketum erishata nidim atejo eji, kaata ,ketum nkera esumash ashu ketum pookin. ketum pooki tungani esumash .ketii esumash atua enkang. neeku ore naaji ata enaduoo ino tiatua olchampa. naa itum ilpaekk. ore pee itum iladuoo paek, nipik atua orkompe. niun impoosho nipik atua orkompe. neeku ore peeku ketii edaa naijo Ina neeku meeta naa naji entoki nalauni amu ore peeku iyieu naaji nilo aun enaduoo daa. niun enaduoo. matejo naaji nilo amir enaduo daa ino nintayu. nias ore pee imir iropiyiani. naa. matejo naa naji ore iasita nejia ketii enkae daa natii olchampa naidim naaji. ataa metaa ore intayu ena. etii ena egira aikesu ena. etii ae natejo pee ibunga. neeku Ina pee ore enkiremore naijo Ina naa ekuelpunye apik ai wueji